ĩĩ niĩ nĩ hũthagĩra njĩra ya intaneti ya gũkomba mbeca na maũndũ marĩa ndĩyoneire ngĩmĩhũthĩra nĩ atĩ nĩ gũkoragwo na mathĩna, tondũ tarĩngĩ rĩrĩa gũtarĩ na netiwaki, kana hĩndĩ ĩrĩa gũtarĩ na mbeca ciakũgũra okorwo nĩ intaneti ĩyo ndũngĩhota gũkinyĩra maũtungata macio. Ũgakora okorwo ndũrĩ na krĩĩa gĩtagwo ndata ndũngĩhota kana WIFI ndũngĩhota gũkinyĩra motungata macio. Ningĩ rĩmwe nĩ gũkoragwo na system kana motungata macio rĩmwe nĩ marehaga thĩna magakorwo matiraruta wĩra kwa hĩndĩ ĩna tarĩngĩ nĩ ũndũ wa andũ angĩ aingĩ gũtũmĩra. Rĩu ũgakora hĩndĩ ĩrĩa ũrenda mbeca cia hi na hi nĩ ciagag gũkinyanĩra kana nĩ wagaga gũciona kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire. Ũguo ũgakora hakinya nĩ handũ hau ũkona no wethire njĩra ingĩ cia kuona mbeca icio cia intaneti.

Niĩ rĩrĩa ndona ciana cikĩhũthĩra tũmĩtambo twa gũthoma ta tambureti, kana laptop nĩ ngenaga mũno tondũ nĩ nyonaga gĩthomo nĩ kĩrathiĩ na mbere kwagĩrĩra tondũ ta ithuĩ hĩndĩ ya tene, niĩ thimũ ya mbere ya kũhũthĩra gĩcicio, ndamĩonire nginya ndĩkĩtie kĩrathi gĩa bomu bo. Ũguo ũgakora ciana cikĩanjia kũhũthĩra tene, nĩ wega tondũ gatene tene rĩu niĩ he wĩra ndonete ngĩremwo kana wĩra ũcio warĩ wa cupamaketi, no niĩ ndioĩ gũtũmĩra kĩndũ ta kompiuta. Rĩu wĩra ũcio onokorwo ndiarĩ wĩra na nĩ ingĩonire wĩra, wĩra ũcio nĩ wanjũrire na ngĩigua ũru mũno. Rĩu hĩndĩ ĩrĩa ciana ciranji gũtũmĩra cirĩ o nini, nĩ kuonania o na hĩndĩ ĩrĩa, hĩndĩ ĩrĩa cikaneneha na cione kamweke ta rĩngĩ ka wĩra nĩ cikahota gũkaiyũkia hatarĩ na ũritũ o wothe na mateithĩke o wega.

Niĩ ndĩrona haha hena arutwo na arutwo aya nĩ ndĩrona hena mũrutwo ũyũ wĩ haha mbere, ena yunibomu kana nguo cia thukuru na tarĩngĩ nĩ gũka okĩte thukuru ĩo e mũgeni. Rĩu agĩkora thukuru ĩno nĩmatũmagĩra indo cia intaneti kana tũtambureti na rĩu rĩrĩa aikarĩte hau nĩ ndĩrona nĩ aronio nĩ andũ arĩa maikaranĩtie nao, akonio ta rĩngĩ ũrĩa tũnyamũ tũu tũhũthagĩrwo na ngona nĩ makenete mũno nĩ kuona nowe nĩ ndĩrona nĩ amakĩte tondũ ta rĩngĩ ndarĩ ona ũndũ ta ũcio ũkĩhanĩka kũrĩa arathomagĩra mbere-inĩ. Rĩu ũkona maũndũ nĩ maracenjia na o kahora o kahora nĩ egũthiĩ ũguo amenye gũtũmĩra na gũthoma na tuo tondũ nĩ ndĩrona ta rĩngĩ me okorwo nĩ nyenda-inĩ marathomera hau okorwo nĩ karaputopu-inĩ kau na rĩngĩ mwarimũ ndarĩ kĩrathi, rĩu ngona maica nĩ marathi ũguo nĩ ũndũ wa tekinoronjĩ makĩhũthaga.

Mbeca cia mombairo kana mahũthĩro mathimũ no mahũthĩke na ta rĩngĩ no ũrĩhe okorwo nĩ ngari rĩrĩa ũrauma haũ ũgathiĩ handũ hangĩ. No ũhũthĩre mbeca icio hĩndĩ ĩriĩa tuge ũrenda kũrĩha kĩndũ kana kũgũra kĩndũ okorwo nĩ nduka-inĩ kana o supermarket-nĩ kwa marĩhi manini. No ũhũthĩre mbeca icio ona kũrĩha ta rĩngĩ okorwo nĩ thitima ũrĩhe wĩna thimũ-inĩ yaku wĩ hau ũrĩ. No ũrihe ona maĩ marĩa ũtũmagĩra onokorwo nĩ gwaku mũciĩ, okorwo nĩ nyũmba onayo no ũrĩhe ona thimũ. Ningĩ no ũrĩhe ona rĩngĩ, ta rĩngĩ hĩndĩ ĩrĩa wĩna kĩama ũkauga mũrĩhanaga kũhetũkĩra okorwo nĩ thimũ ũkamũkĩra mbeca ciaku thimũ-inĩ kana mũcara waku ũrĩa ũrĩhagwo tuge okorwo nĩ mweri no wamũkĩre o hau thimĩ-inĩ, na ũguo maica magathiĩ o ũguo mahũthĩte nĩ ũndũ wa tekinoronjĩ ,na ngona nĩ yagĩrĩire kana ũkĩringiithania na mbeca bari bari. Mbeca cia mobiro nĩ njega.

Ũmenyo kana indo iria ũrabatara gwĩka ũndũ ũyũ, gũkũ nĩ kũhũthĩra gatambureti, nĩ ũbatiĩ ta rĩngĩ gũkorwo ta rĩngĩ na thitima. Thitima nĩ kĩndũ gĩa bata mũno harĩ kũhũthĩra tambureti tondũ kamacini gaka nĩ gathiraga mwaki, na rĩrĩa gathira mwaki no mũhaka gacanjwo. Na no ũgacanje ũkĩhũthĩra okorwo nĩ thitima na maita mangĩ no ũhũthĩre okorwo nĩ ũtheri wa riũa rĩrĩa wĩna cora. Rĩu ũgakora ningĩ ũndũ ũngĩ ũbatiĩ kũmenya nĩ, nĩ rũthimi rũria rũrĩa rũrahũthĩka hau gatambureti-inĩ. Tondũ he tũtambureti okorwo no wĩkĩre ũhũthire gĩthweri, okorwo no wĩkĩre ũhũthĩre okorwo nĩ gĩthũngũ, no wĩkĩre thikũ ici ona nĩ ndĩrona nĩ ĩrahũthĩra okorwo nĩ gĩkũyũ. Ningĩ ũkamenya kũndũ kũrĩa ũrathi ũkorwo na ũmenyo wa kũmenya kũndũ kũrĩa ũrathi tondũ, tũtũ nĩ tũtambureti twa ciana ningĩ citigathiĩ cionanie maundũ mangĩ marĩa ta rĩngĩ nĩ mandũ agima nĩ tuo nĩ tũhingĩtwo kana twĩna indo cia kũrigĩrĩria kuona indo njũru.

Mĩthemba ya mbeca iria mũndũ angĩiga o mũthenya, kana mũndũ angĩiga, nĩ ta mbeca cia maũndũ ma hi na hi. Tuge ta rĩrĩa warĩhwo mũcara ũkamenya he maũndũ maumagĩra marĩa matabangĩirwo, rĩu ũguo ũkiga mbeca nĩ ũndũ cingĩrũgamĩrĩra ta maũndũ macio, no okorwo nĩ ndwari, no okorwo nĩ ta rĩngĩ onokorwo nĩ gĩkuũ, okorwo ta rĩngĩ nĩ ũgwati ta rĩngĩ wa barabara. Rĩu mũndũ nĩ abatiĩ kũiga mbeca cia mũndũ ta macio. Ningĩ he mbeca ingĩ cia okorwo nĩ nyũmba, okorwo ũikaraga nyũmba ya gũkombora, no ũige mbeca iria cingĩrũgamĩrĩra okorwo ũrĩhaga thutha wa mweri ũmwe, ũkamenya nĩ getha mũtigathumbũrane na mwene nyũmba, ũkamenya mbeca icio nĩ ũbatiĩ ũige na rĩrĩa warĩhwo, kana ũkarĩha mbere, hĩndĩ ĩrĩa wona mbeca ciaku. Nĩngĩ hena mbeca ta rĩngĩ cia irio, irio iria ũrarĩa ũkamenya kĩrĩa urarĩa, ũkamenya mbeca okorwo ũgũraga indo kana irio kĩmweri ũkagũra iio icio no ũgatigia mbeca ingĩ cia kũrũgamĩrĩra indo ta mboga, tondũ mboga ndũkĩkĩmĩiga atĩ mweri mũgima nĩ ĩgũthũka kana nĩ igũthũka.

Niĩ rĩrĩa ndona mbica ĩno, ndĩreciria rũciũ rwega rwa ciana ici. Tondũ rĩrĩa ciana cirĩ o nini cianjia gũtũmĩra okorwo nĩ laptop ici ndĩrona magĩtũmĩra haha, nĩ kuonania ona na hau kabere gũtirĩ ũndũ ũkamariga ona nĩ mekũrutwo okorwo nĩ nginya nĩ gũkondi, mamenye gũtũmĩra na gwetha mbeca gutũmĩra laptop o marĩ o ciana. Okorwo nĩ mawĩra maya mekagwo makĩhũthĩrwo laptop, nĩ mekũmenya marĩ o ciana na ũguo nginya hĩndĩ ĩrĩa maga kũra kana hĩndĩ ĩrĩa makaneneha na maume thukuru na rĩu gũtwĩke nĩ gwetha mbeca, hĩndĩ ĩrĩa makona onakorwo nĩ wĩra ũratũmĩra laptop kana kompiuta, ndũgakorwo wĩ ũndũ mũnene kũrĩ o na ũguo nĩ makahota kũmenya kana nĩ makhota kũruta wĩra ũcio hatarĩ ũritũ o wothe na mone mbeca ciao iria cikũmarũgamĩrĩra nĩ ũndũ wa maũndũ mao. Na ũguo makenerere kũringana na urĩa mathomire na kĩo kĩao marĩ o thukuru.